Ee kang'iyo pichani to pichani aneno joma mine, to aneno ng'ama dichuo achiel, to aneno tent be moketi to aneno ot be eng'egi kanyo aluorani be ber kabisa. Ekani nyiso kaa ni dhano nitie e gima iluongo ni Keny. Koro mine oumo wigi, to kor dichuoni wuotho achiel kachiel korango nito ere chiege. To ma nyiso ni obiro fuenyo ka oyudo achiel kuom gi to gima obiro fuenyo go chiege ei jok moruako suknigi, to ineno ka suknigi chalre to mong'iyono, sukane opogore gi sukni gi. Tiende niya, mano e chiege. Koero obiro kwanye

Gik makelo mor maneno kae achiel kuomgi en gari, gari ka in go to nyaka ibed mamor nikech iringo mayom. Machielo ma aneno ka aneno kendo mar tedo manyasani miluongo ni gas cylinder. En be kain go to itedo piyo, itedo mayom gik moko dhi makare. Gima achako aneno ka aneno jal ma oting'o sime. Nyiso ni ohero tijeni kendo ber moloyo. Sime bende miyo gik moko dhi mayom tudruok bedo makare kidwa tudri gi ng'ato Nairobi kidwa tudri gi ng'ato kanye to sime miyo gino dhi piyo. Achako aneno chiemo kae miluongo ni budho, budho ber kabisa, chiemo mar budho miyowa gik moko madongo ariyo edel, achiel omiyo del tegno, machielo omiyo obuongo bedo maler kabisa ka ichame. Koro gik mamiyo dhano mor kae gin chiemo gin gi gima itedogo chiemo mayom, en gari maringo mayom kabisa.

Gik magombo timo ndalo mabiro kaneno kuom picha ni en pidho yien mang'eny e alwora mondo yien go omak koth mondo koth ochwe mondo pi obed mang'eny. Chieng' kik wamany pi kata diere chieng' kik wachandre ne pi. Machielo, agero kuonde pi mikane pi to gibedo kuonde mi, kuonde pi miumo wigi, mondo. Biro twomo pi to tuomo pi maler, pi manyien, pi maliu, pi maonge tuo katachiel.